Nĩndaiguĩte nĩ wega gũhũthĩra mũbango ũyũ, na ngĩũhũthĩra kwa mĩaka ikũmi, no mĩaka ikũmi ĩgĩtuĩka ya gũthira, nĩndakoretwo ngĩgio mũno nĩ mahĩndĩ, na ngĩmenya thĩna ũcio ũroka nĩ ũndũ wa mũbango ũcio na ngĩthiĩ thibitarĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndathire thibitarĩ nĩ ndacekirwo na ngiuga ndutuo kanyamũ kau, rĩrĩa ndarutirwo koiro ĩyo, thĩna ũcio ũgĩthira na ngĩmenya nĩma ona mũbango ũcio nĩ ũrĩ mathĩna.

Gũcenjia mabati ma rũthingo nĩ mabati mangĩ mokĩte, marĩa maraikara, na mabati marakorwo already nĩ mahake rangi. Ningĩ no njenjie, nyambũre nyũmba ĩyo yothe ndĩmĩige thĩ, njethe mahiga na thimiti, yakwo rĩngĩ, yakwo rĩngĩ, ĩkorwo rĩu nĩ kĩndũ kĩega na ndĩmĩgite yothe, ĩkorwo yothe nĩngite.

Nĩ ngoretwo ngĩmenya ũgima wakwa wa mwĩrĩ, ngagera thibitarĩ ngathi ngathimwo. Ndathimwo, ngamenya atĩ kana thakame yakwa ĩ igũrũ kana thakame yakwa ĩrahũra atĩa. Kwoguo kĩndũ kĩu nĩ gĩkoretwo kĩ ũteithio thĩinĩ wakwa, o na thĩinĩ wa thibitarĩ, tondũ ũndũ wa mbere ũtanathondekwo wambaga gũthimwo.

Ũyũ nĩ mũrwaru, na ndagĩtarĩ, na nĩ mbica arahũrwo ya nda, nĩgetha amenyeke thĩna ũrĩa ũramũgia, ũguo rĩu tha ici, akomete, na nĩgetha akorwo agĩkĩrwo, akĩhũrwo mbica, amenyeke thĩna ũrĩa e naguo thĩ-inĩ wa mwĩrĩ wake.

Twarĩ thukuru, mwarimũ agĩtũĩra tũthiĩ kĩharo, tũgeke PE, nĩguo twamĩtaga, tũkĩrwo tũgĩkome, tũcoke twĩnyitĩrĩre na moko, tũkoya magũrũ igũru, na andũ aingĩ matiahotaga, o na niĩ ndiahotete, ndaiguire ũndũ ũcio ũrĩ mũritũ mũno no nĩ ndacokire ngĩigua wega mwĩrĩ nĩ tondũ nĩ ndaiguire ciĩga nĩ ciarekania.

Ngũĩciragia ũhoro wa mũndũ ũyũ ũratwarwo thieta, rĩngĩ agekwo agathuthurio, athĩnjwo mwĩrĩ wake na nĩgetha rĩngĩ amenyeke thĩna ũrĩa enaguo kana arutwo thĩna ũrĩa enaguo. Ũndũ ũngĩ, no nyone andũ ta aya ngorwo ngĩciria ũhoro wa mũndũ ũkuĩte, na thĩna ũrĩa ararĩ naguo ũgakorwo nĩ thĩna ũrenda kwĩgitĩrwo mũno, kana ũhoro wa Covid 19, hĩndĩ ĩrĩa yarĩ kuo, o na hĩndĩ ĩyo andũ nĩguo mehumbaga.

Rĩrĩa mũndũ arwara, nĩ athiaga na ũkaheo thĩ-inĩ wa thibitarĩ, koguo ũgakorwo ũkĩhũthĩra, na wahũthĩra kũringana na ũrĩa ũtarĩirio nĩ ndagĩtarĩ, mũndũ nĩ aiguaga wega na ũkahona, rĩu tũtihũthagĩra ndawa irĩa ciarĩ cia mĩtĩ, tũhũthagĩra ndawa iria rĩu cikoretwo igĩthondekerwo mathibitarĩ-inĩ maitũ, na tũkarehe maraboratorĩ-inĩ maitũ na tũkareherwo thĩ-inĩ wa mathibitarĩ na igakorwo irĩ ũteithio

Nĩ kũrutwo ararutwo thakame na icoke yume hau ĩtwarwo laboratory , ĩthiĩ ĩkarorwo mũrimũ ũrĩa ũramũgia. Thakame ĩyo ĩtwarwo ĩkaingĩrio macini-inĩ na nĩgetha thĩna ũrĩa enaguo amenyeke nĩgetha athondekwo kũringana na ũrĩa ũkuonania.

Marĩkia kuma mbunge-inĩ, matwaraga mbunge ya senate, yauma gwa senate marĩkia kũhĩtũkia, ĩgacoka ĩkanengerwo mũtongoria wa bũrũri, nake agathiĩ agacaina, arĩkia gũcaina ũgacoka ũkarehwo ĩgathomerwo andũ othe na hĩndĩ ĩyo ũgakorwo nĩ watuĩka watho nĩ tondũ nĩ wacainwo nĩ mũtongoria wa bũrũri.

Andũ kũnyitwo na gũkorwo makĩaga thĩiniĩ wa maũndũ marĩa marathiĩ na mbere nĩ ũndũ wa bũruri witũ, gũgatuika nĩ maraingĩrĩra thirikari andũ acio manyitwo makaga kũgerio mũtaratara-inĩ ũrĩa wagĩrĩire, magathiĩ makaga biũ na andũ aitũ magatũika aa kũragwo na matirĩ na ũgĩrĩrĩki mwĩganu wagũkorwo atĩ nĩmarahũrana na ungumania, nĩ tondũ kwĩna maũndũ marekĩka matagĩrĩire na makarũtwo nĩ andũ.

Bũrũrĩ witũ nĩ ũcoke thĩ mũno, na kogũo gũgatũĩka atĩ mbeca irĩa irakorũo ikĩhuthĩka nĩ cia ngombo, na rĩũ tũkoretwo tũgĩthiĩ nja, nĩtũrathire Caina tũrakũa mbeca ingĩ, tũragia na ngirimiti na andũ ta Caina. Mũtongoria witũ nĩathiĩte kuo na agatũĩka wa kũheo ngombo ĩngĩ.

Thogora wa ciringi ya Kenya nĩ ũthiĩte thĩ mũno, na ũndũ ũcio ũgatũma thĩ-inĩ wa bũrũri witũ indo ciambatĩre mũno na andũ makorwo mahinyĩrĩrĩkĩte, nĩ tondũ mbeca itironeka wega na mbeca itiraruta, itirathiĩ wega na mbere, nĩgetha andũ mahote gũkorwo makĩona mbeca na mahote gũkorwo makĩhũra biacara wega, mabiacara nĩ icokete.

Arutwo nĩmagĩte na wĩigĩrĩrĩku wa gĩthomo kĩao na magakorwo makĩhota kũgothoma wega nĩ tondũ nĩ marakorwo makĩhũthĩra thĩinĩ wa macukuru mao kompiuta na ona thimũ nĩ iramateithia mũno rĩũ ti ta rĩrĩa twatũmagĩra redio thaa ici gĩthomo nĩkĩhũthĩtio ,na mũndũ ona agakorwo agĩthomera ona harĩa arĩ, andũ arĩa me mayunibacĩtĩ na arĩa me makorĩnjĩ.

Mathukuru maitũ nĩ makoretwo makĩreherwo computers na twana tũnini nĩ tũkoretwo tũkĩreherwo, tũrĩa twa ECD, nĩ tũkoretwo tũkĩreherwo thimũ, ũkona nĩ tũrahũthĩra thimũ twĩ kĩrathi. Kwoguo nĩ makoretwo mena indo iraingĩra igakorwo igĩteithĩrĩria ciana citũ na iria-

Gũkorwo matarĩ na macini nyingĩ ya o mwana o mwana, rĩngĩ macini igakorwo nĩ nini irĩa marahũthĩra, na no mũhaka mwana akorwo na macini yake na mwarimũ akorwo na macini yake nĩgetha ahote kũmabundithia. Hena ũndũ ũngĩ, naguo nĩ gũkorwo mĩtambo ĩkĩgũa, mĩtambo ĩgakorwo ndĩra, ĩna thĩna wa kũgũa, na thĩna ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩmagia.

Nĩ mahũthĩirie mwarimũ wĩra, o na mũciari, nĩ tondũ mwana ũcio nĩ arahota gũkorwo agĩ concentrate wega nĩ gũkorwo nĩ arona nĩ kaũndũ kerũ areeruta nako, na akenda mũno kũmenya. Nĩ tondũ thikũ ici ciana iria tũrĩ nacio, nĩ irenda mũno gũkorwo ĩna maũndũ maigũrũ. Kwoguo mwana ũcio agekĩrĩra mũno na agacenjia na ũkona nĩ ara ĩka wega gũkĩra mbere.

Macukuru-inĩ maitũ matirĩ na makompyuta cia gũkorwo igĩthomerwo nĩ ciana ciitũ. Kaingĩ tũkoragwo tũkĩhũthĩra kũndũ kũrĩa andũ meeigĩire kĩũmbe. Kwoguo ciana ciitũ ciumaga thukuru, tũgacoka gũcitwara mathukuru mau kĩũmbe, ma mũndũ kĩũmbe na mwana agakorwo nĩkuo athomera maũndũ mau ma kompyuta.

Nĩ kũmũonia ũrĩa laptop ĩyo ĩhingũragwo, ngacoka ngamũhe mũtaratara ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ naguo. Nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ na mwaki, na mwaki mũiganu ũrĩa ũgũhota gũtũma- nĩgetha ũmwonie ũrĩa ĩhingũragwo na ũrĩa ĩrutaga wĩra.

Gũkũ nĩ kĩrathi, na ngakorwo ngĩmenya atĩ nĩ harĩ na ciana irathoma thĩinĩ wa kĩrathi. Ciandĩkĩirwo thĩinĩ wa blackboard na magakorwo nĩ gũthoma marathoma kĩrĩa maandĩkĩirwo.

Nĩguo kĩrĩa ũrabundithia ciana icio igatuĩka cia kũnyita, nĩ tondũ nĩ marona ũrĩa ũreka, gũkĩra gũthomithia ũtekũmonia na ciĩko, ũũ ũkĩhũthĩra indo ici, na kũmonia na ciĩko, nĩ harĩ na bata mũnene mũno, nĩ tondũ nĩ kũnyita makĩria ya kuonia na gũkorwo ndaronererio na ciĩko kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩire na kĩrĩa kĩrahũthĩka.

Nĩ thukuru, na ciana igakorwo nĩ irarĩa thukuru, kwoguo ciana ici nĩ irarorwo wega, nĩ gũkorwo nĩ iraheo irio na igakorwo nĩ irahũna wega, thiĩnĩ wa mathukuru mao.

Mũtaratara ũcio ndĩũwĩ wega, ũguo ingĩmwerethera athiĩ kũrĩ andũ arĩa mandiraga na M-Pesa, athiĩ aranĩrie nao, kana matuka-inĩ mau ma o, tondũ maihũrĩte gũkũ thĩ-inĩ wa matũra maitũ, athiĩ amere ũrĩa ekire, na nĩgetha athondekerwo akaũnti yake, na nĩgetha atigĩrĩre nginya nĩ yahingwo, na maũndũ make nĩ maikara wega.

Nĩ kũrĩ rũni ũngĩheo wĩĩrũgamĩrĩre na indo ciaku o na kana mũgũnda kana taitũ. Na nĩ kũrĩ rũni rũngĩ ũngĩirwo na mũhaka wethe andũ erĩ kana atatũ, nĩgetha ũthiĩ nao bengi, ũthiĩ magũcainĩre nĩgetha wĩtĩkĩrio kũheo rũni rũu. Na o ho nĩ kũrĩ rũni waagĩrĩirwo nĩ kũrĩha o mweri o mweri, na nĩ kũrĩ rũni waagĩrĩirwo nĩ kũrĩha na mwaka mũgima kũringana na ũrĩa mbeca ciaku cingĩraga bengi.

Nĩ cĩana ciĩ kĩharo thĩiniĩ-inĩ wa mburĩki magĩthaka . Rĩu mara nĩ kũina maraina nĩguo maroneka me kĩharo ihinda rĩrĩa tũaugaga rĩa PE, ũguo nĩ mahinda ma gũthaka kana ihinda rĩrĩa tũĩtaga rĩa mburĩki. Kuoguo ihinda rĩu makoragwo me kĩharo magĩthaka. Rĩu nĩmaroneka manyitanĩte moko na nĩ kũina maraina kana gũthaka mũthako o

Nĩ ũrabatara ũkorwo wĩna tablet kana thimũ nĩgetha ũkorwo ũgĩthoma kana ũkĩhũthĩra indo ici. Na nĩ ũrabatara ũkorwo wĩna thitima nĩgetha ũkorwo ũgĩconnect mwaki-inĩ. Ũguo nĩ ũrabatara metha, nĩ ũrabatara tablet na nĩgetha ũkorwo ũgĩĩka ũndũ ũyũ. Nĩ ũrabatara speaker na cable ya gũtwara mũgambo.

kĩramu kĩrĩa kĩariĩ, tũkaandĩka ndemwa, tũgacoka tũkoya uthi na sindano, tũgathi tũtumĩte hau, kwoguo ndemwa ĩyo ĩkoneka wega. Kwoguo nĩ harabatarania uthi, sindano, na kĩramu na iratathi rĩrĩa ũrahũthĩra kwandĩkĩra.

Kwana uma mbara, na ĩkarũo mũno na andũ magakua aingĩ ,na andũ makaaga andũ ao na andũ angĩ magathamio ,kuma matũra-inĩ mau mao magakorwo magĩthamĩra mĩena ĩngĩ, makehera matũra-inĩ mao ,mbara ĩgakorwo ĩcacĩte mũno.

Gwĩ kũndũ ũngĩthiĩ wĩrwo ũigĩrĩre kĩgĩna kĩigana ũna nĩgetha ũhote kũheo kĩgĩna kĩrĩa ũrabatara. Ningĩ, nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ wĩragwo wethe andũ agũkũrũgamĩrĩra. Rĩngĩ ũkagiĩka mũno ũkĩetha andũ arĩa mangĩũka mũndũ etĩkĩre nĩgetha akũrũgamĩrĩre ũheo mbeca icio. Ningĩ nĩ gũkoragwo na ũndũ wa kwenda gũkorwo mbeca iria ũrenda ndũraheo cio, ũraheo tũbeca tũnini rĩngĩ tũtangĩigana mbiacara ĩrĩa ũrenda kũambĩrĩria.

Nĩ kũmwĩra oe thimũ yake, na ndĩmuonie ũrĩa agĩrĩirwo nĩgwĩka, na nĩgetha amenye atĩ rĩrĩa egũthiĩ, kana akahaica either nĩ ndege, kana o na ngari, na agakinya thaa cigana, na ndĩmuonie gũceta thimũ yake, ũguo thimũ yake nĩyo tũngĩhũthĩra, kana tũhũthĩre o thimũ ya mũndũ ũngĩ, ĩrĩa angĩkorwo akĩenda kũhũthĩra.

Nĩ gũcigetha hĩndĩ ya rĩũwa na ũtigĩrĩre wacigetha na wathiĩ wacihuha wega, mũhano nĩ tuge nĩ mbembe ũragetha ũgacigetha hindĩ ya rĩũwa ũgacoka ũgacianĩka wega ĩgakorwo nĩ ĩniarĩte. Nĩ kũrĩ na indo tũhũthagĩra cia gwĩkĩra na nĩgetha cikorwo cikarĩte wega ũgathiĩ ũgaciĩkĩra makũnia, nĩ kũrĩ makũnia tũhũthagĩra ũkoha wega kana nĩ kũrĩ andũ mahũthagĩra tũturamu, tũmabuba ũgathiĩ ũgaciĩkĩra wega gaturamu kau ge kaniaru wega ũgacoka ũkahinga wega na ũgacoka ũkaiga ĩkũmbĩ rĩaku, ũgeterera hindĩ ya kũhũthĩra.

Nĩ ũgũkorwo ũkĩgĩa na ũhoro wa kũnyitanĩra na andũ okorwo we wĩ mũnyitanĩri na andũ, na ningĩ nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩthiĩ na ũkahota gũkua mbeca thĩinĩ wa sacco ĩyo na ũkagĩa na umithio wa gũkorwo mbeca icio nĩũrathiĩ ũkacirutithia rĩngĩ mbiacara. Ningĩ nĩ ũkũhota gũthiĩ ũgakuua ngombo, ngombo ĩyo ũkahota gũkorwo ũkĩrĩha na interest ĩ thĩĩ, ĩtarĩ igũrũ mũno, nĩ tondũ saccos nĩikoragwo ciĩ njega gũkĩra mabengi maya mangĩ.